Ja Kenya mokwongo bedo jatend migawo maduong' iluongo ni mosenindo moluor Jomo Kenyatta, manobedo jatend migao mokwongo. Tarik prariyo gabiriyo dwe mar abich higa mar alufachiel miyochiko prauchiel gadek. En manodonjo e buge mag weche mokalo kaka ja Kenya mokwongo, mokwongo bedo jatend migawo maduong'.

Piny Kenya nigi kembni mang'eny, to e kembni gi nitie kembe ariyo madongo ma ji ong'eyo kendo olonygo maber. Kambi mokwongo en kambi mar Safaricom, ma loso weche mag wuoyo e yor sime. Marariyo en kambi mar Equity ma en bengi maduong' Kenya. Kendo okonyo ji e weche mag miyo ji hola kaachiel kod weche mag keno.

E kinde mokalo, piny mar Kenya ne opoge kidienje aboro, kendo kidieny ka kidieny ne en gi taonde ge. Kendo ma e kaka taonde go ne chalo, taonde go pod nitie nyaka kinde ma sani. E yo podho chieng' ntie taonde machalo kaka Kisumu, Kisii, Busia, Kakamega, Vihiga. E kidieny ma Masawa ne ntie taonde machalo kaka Nyeri. Kidieny mar Holo mar Okak, ntie taonde machalo kaka Eldoret, Nakuru, kaachiel kod taonde mopogore opogore. Narok bende nitie e Holo mar Okak. Kiduogo Nairobi ntie taonde machalo kaka Nairobi, kaachiel gi taonde moluwore kaka Kajiado, gi taonde mopogore opogore kaka Ngong'. Kibiro yo nam chumbi ntie taonde mang'eny kaka Mombasa, Kwale, Kilifi, kaachiel kod taonde mopogore opogore mang'eny. Mago e taonde ma wantie godo e piny Kenya.

Ker mar Kenya mokwongo niluongo ni mosenindo kendo moluor Jomo Kenyatta, mane ochako telo e piny mar Kenya e higa mar elufachiel miyo chiko prauchiel gang'wen nyaka higa mar alufachiel miyochiko prabiriyo gaboro. Ka ike te manotiyo romo higni apagabich. Jomo Kenyatta nonindo ka nie kom higa mar elufachiel miyochiko prabiriyo gaboro. Ka noweyo, nowene moluor mosenindo Daniel Arap Moi.

Gima bire pach, e pacha kata mabiro e parona kaneno gini en kaka ji oketo e weche mag arita. Ka gini nyisa kaka oket teko mar, mar mach e waya ma ka ng'ato omulo to bwoge kendo dwoke chien mondo kik otim gima rach. Kaachiel kod gima mako gimora mora ma timore e alwora ma kanyo, kendo okele e yo no mar picha.

Tijni ahero sipuap. Ndalo mane pod an e tiegruok mara nadonjo e tijni kendo ne okonya maber mar paro moriere. Ka nipuonjowa kaka wanyalo bedo jotelo go, ma nigi paro mar gik mabiro timore e ndalo mabiro. Kaachiel kod keto ngimawa bedo makare, kaachiel kod keto ler wa bedo maber. Kaachiel kod timo gigo e sa mowinjore, kumowinjore gi kakowinjore otim gi. Omiyo tijni en tich maber ahinya, kendo en tich mapuonjo rowere mondo gibed jogo minyalo gen e ndalo mabiro.

Chenro mar SHA mar weche mag thieth inyalo donje ki idiyo namba mar star achiel, ang'wen, abiriyo harsh, e yor mbui, kasto obomiyi yorego mi idhi go mbele mondo idonje chenro mar SHA. Gima ibodwaro mondo ibed go en namba ni mar kipande, kata namba ni ma ingéyi go ma ID. Kaachiel kod nying achiel ma ibotimgo ngéruok makare. Bende inyalo dhi e kar thieth moro amora mar piny owacho, kata ma ok mar piny owacho mondo okonyi donjo e chenro mar thieth mar SHA. Mago e yore mayot ma inyalo donjo go e e weche mag thier mar SHA.

Gini iluongo ni raboyunga. En gi nengo maduong' ne jodak mo modak e alworana. Ka gik gimoro achiel ma okonyo en gengó twoche manyabiro kaluwore gi riwruok kanyakla kind ngáma two gi ngáma ok two. Ma kaka two machalo kod ayaki kod twoche ma moko mikelo kod riwruok. Gimachielo ma rabo oyunga konyo gengó en iye ma mabiro ma ok ochan. Kendo ma biro e sama ok ochan. Rabo oyunga konyo kendo en gi nengo maduong' ahinya ne jodak e alworana.

Dwaro mar omenda seche piero ariyo gi ang'wen odiechieng', ok en gima nyien. To en gima osebedo ka timore e pinje ma oko ma oselony. Kata kamano gini biro e gweng'wa kendo biro e pinje wa sani. To en gi gik mangény manyalo rocho kaka ngima jo ot bedo, nikech onge thuolo ma ji bedo go kanyakla mondo olos weche gi kaka jo ot. Mar ariyo, onge kaka jo ot nyalo bedo piny, mondo ongé kaka girito nyithindo. Kendo nyithindo modongo e e ochumi mar seche piero ariyo gi ang'wen, bedo maonge gi gima iluongo ni telo mar jonyuol. Kendo ngimagi ok bed makare, nikech gionge go ngát moro manyalo telonegi kendo nyiso gi yo makare monego bed ni giluwo.